Maya ĩĩ nĩ ta kĩrĩa maketha ma kĩndũ, kĩndũ ta mbembe ũguo kana rĩngĩ ona mboco yaani maketha ma indo ciothe ta waru, ũguo ee magakethwa, magacoka makiigwa ma bag-inĩ aya ma kĩrĩa makũnia aya, makobwo igũrũ metereire kumĩrio, matwarwo kĩrĩa kũrĩa cigagwa store.

Niĩ ĩĩ mbũthagĩra thimũ, thimũ ĩno yakwa ĩĩ ta rĩu niĩ ndĩngĩkorwa ndĩ bandu ta cibitari arabu mbeca irĩa ndĩnacio ĩĩ nyone itĩrakinya na nderwa no rĩngĩ kũna kĩthimi kĩa mbeca nyingĩ gũkĩra iria ndĩ nacio niĩ mbũthagĩra thimũ, nĩ wona ũna thimũ niũkũbota gũkinyĩra nginya mũndũ ũrĩa e kũnene mũno agũteithie na mbeca icio na to nginya ooke akube na njara acoke egũcitũmana thimũ-inĩ cigũkinyĩre rĩu ĩĩ thimũ ĩĩ niĩ nĩnyonaga ĩ haraka arabu ĩĩ mbeca icio cigũgũkinyĩra haraka, cigíũteithie na cikũbatũre. Niĩ mbũthagĩra thimũ

Ĩno nĩ yogati na rangi wayo ĩĩ nĩwona nginya kamũkebe gaka nĩ kerũ kwoguo ĩĩ ĩno nĩrĩa ĩkoragwo ĩbana kweruba rangi wa iria na gakoragwo na mũrĩo tondũ ĩĩ nĩwona ĩno nĩ njega tondũ ũnaũgũrĩte rĩrĩa ũraigua ũmũbũtu mũno tonginyagia utinde ũgĩcamũkia ta iria kana atĩ nonginyagia ini kaa atĩ kagĩe ũrugarĩ gaka nĩ kega tondũ rĩu ũguo gakunĩkĩto gakoragwo kabarĩrĩre, karathi kau ke bau thĩinĩ wona wakunũra ngunĩko ĩĩyo karatathi kau ĩĩ ndũĩ gakoragwo kanyitĩte tũyogati tũmwe na tũmwe rĩu íĩ no wambe ũgacũne ũgĩcoka kũnyua yogati ĩno ĩĩngĩ.